Ber miyude tijni, nge'ny ahinya achiel kuom mago en chiemo, chiemoni iyude e yore ma opogore opogore, mokuongo thiang' inyalo nyiethi kendo iyudo chak mimatho kaka chiemo, kendo kata kamano inyalo yange' mondo mi olos ringo,' thiang bende itiyo gi pien mare e loso gigo mo opogore opogore, achiel kuom mago en bul, bul migoyo mitiyogodo kata e lemo kamae, kendo ber miyudo kuom pith mar jamni en kaka tunge' inyalo losgodo mago mag winjo thum kata goyo thum.

Tijni ahero ahinya. Pith mar jamni en yorno maber mar ohala kendo okelo omenda mang'eny. Pith mar jamni nyalo chiwo ni chak kendo chak en achiel kuom chiemo mago minyalo yudo kuom pith mar jamni. Jamni kata kamano chiwo nwa ring'o ma inyalo usi kendo inyalo cham kaka achiel kuom chiemo. Kendo jamni inyal tigodo e piengi inyalo tigodo e loso gigo machalo kaka bul kata tung gi inyalo los godo gigo eki mag goyo thum. Kendo jamni pith mar jamni nyalo kelo kwe kendo ginyalo konyo e yor beto lum kendo ka gichamo miyo lum ok yugni ahinya.

Tiponi tang'o olemo mitiyo godo kaka chiemo. Olemoni ji mang'eny ogeno ni kichame to oyomo ich kendo en achiel kuom mago ma achiel kuom mago ma dwarore ahinya ni mondo ng'ato ocham mondo obed gi ngima maber.

Ber maneno bang' neno tiponi, en mago mar nindo. Nindo bang' tiyo tich matek ber ahinya ne del mojony. Kendo nindono nyalo keloni mijing'o bang' yweyo. Nindo en achiel kuom mago makonyo ahinya obwongo mar dhano. Dhano nyaka nindi bang' seche piero ariyo gi ang'wen, owinjore dhano nindo kuom seche malawo auchiel nyaka aboro.

Chiemoni iloso mana kaka chiemo mamoko, en mana ni pogruok biro ni nikech chiemoni oting'o chiemo tieng' diriyo. Mokwongo, ibiro bag ngano, kendo ibiro lose matede kendo bang'e ibiro los sura mopogore opogore mana kaka nenre e tipo man kor acham. Bang'e, chiemoni ibiro ol alayo e iye mosetedi maber kendo molos gi mago mowinjore. Alaf koselosi mool e iye, bang'e ibiro lut e mo, kendo ibiro weye motuwo mowang' motedre maber. Bang'e ibiro gole e mo, kendo ichame achama kaka entiere no. En chiemo mamit ahinya.

E gwengewe, kindego mag nyasi kaka chieng' nyuol kata arus. Thoth ji timo nyasi gi eki e kar joot mano mar lemo. Kanyo eki kitayo nyasino kod jogo motelone lamono eki. Bang'e thoth ji time bende nyasi e udi magidake, kanyo ka gilwongo welo kendo osiepe mago magigeno mondo okony gi e mor ma gintiere. Thoth nyasigi giduto ichame gimoro mamit, kendo onyalo bedo kata yang'o mar dhiang' kata yim moro achiel mawelo biro chamo sama gin kanyakla.